Thĩna mũnene ũrĩa ũronekana kaũntĩ ya Garissa nĩ maaĩ. Kwoguo mangĩhota gũkorwo na njĩra ĩrĩa mangĩona maaĩ, no magunĩke mũno, kana magĩe na ũndũ mangĩenja ta boreholes, na mahande mĩtĩ, ĩkorwo ta njĩra ya kũgucĩrĩria mbura. Koguo kaũntĩ-inĩ ya Garissa mona maaĩ, nomahote gũtherema, kwa sector ya ũrĩmi.

Kwaria ũma ndirĩ ndahũthĩra intaneti kũhũra kura. Ni ũndũ mũgeni njiguĩte, na nyonaga ikĩhanĩka mabũrũri-inĩ marĩa ma nja, na mabũrũri-inĩ manene.

Mathiaga kũhoya kĩrĩra na magathiĩ kũhoya ũtaro, na mathiaga nĩguo makorwo makĩaria na athuri acio mamahotithie kũgĩa na igweta kũrĩ andũ angĩ.

Nĩhotaga kũhe mũrĩmi magetha mega, na nĩ ĩhotaga gũteithia mũrĩmi akagĩa na bataraitha njega, tondũ nĩgũkoragwo na bataraitha iria itumaga mũrĩmi agathiĩ baida njũru. Rĩu bataraitha ĩyo ya Kenya Kwanza nĩ ĩrahotothia arĩmi gũkorwo nĩ marehũga na bataraitha iria njũru, na nĩ ĩramahotithia kũgĩa na magetha mega, na makenderio bataraitha ĩyo na mbei njega. Kogwo nĩ makoragwo makĩcĩbu mbeca ciao.

Nĩ ahote kũmenya watho ũrĩa ũkorawo hau, ta rĩu gũcokia kĩndũ kĩndũ kĩa nda kĩndũ kĩrarĩo na kanua, nĩ mabatiĩ kũmenya atĩ woya kĩndũ kĩu, ũbatie ndũbatiĩ gũcokia tondũ mwendia ũcio ndangĩoya tondũ ndaramenya kĩrĩa kana nĩ wathiĩ wekĩra kĩndũ hau, koguo kĩndũ gĩa kũrĩa ndũbatiĩ gũcokia, akorwo ndũrona nĩ gĩkinyanĩro gĩkĩro, no ũthiĩ wĩre mũgũri na na ndũgakorwo nĩ kũmũcokeria ũramũcokeria, akorwo ti kĩndũ gĩa kũrĩa no ũhote gũcokia na ũmwĩre na no ũhote kũrora kana nĩ no ahote kũrora kana nĩe kana nĩegũkĩoya.

No nginya gũkorwo na tax ĩrĩa ĩrakorwo ĩkĩrutwo harĩ indo irĩa ciothe wagũra na kandi. Koguo nĩguo, na kwĩ na charges cia transfer hĩndĩ ĩrĩa ũraruta mbia kwĩ kandi-inĩ yaku aah nginya kũrĩa mbeca icio cirathiĩ. No nginya gũkorwo na mbia irĩa ciratinio.

No nginya ũbuate sheria ya watho wa Kenya ta rĩu gũthiĩ kwa NTSA, mathiĩ marore ngarĩ ĩyo, na mamĩhe marũa ma gũkorwo atĩ no ĩhote gũkorwo ĩĩ matatũ-inĩ.

No nginya ũkorwo na Logbook, no nginya ũkorwo, ngari ĩyo ĩkorwo na number plate, no nginya ngari ĩyo ĩrorwo nĩ NTSA, aah no nginya ngari ĩyo ĩkorwo ĩna driving license, na ĩkorwo ina insurance.

No nginya ũkorwo na marũa ma thirikari marĩa, monanagia atĩ nĩ ũbatie kwendia ndawa, na ũkoraga andũ andũ aingĩ matihotaga kũgĩa na marũa mau, nĩ tondũ nĩ marĩ na thogora mũnene mũno, na no nginya moke marore harĩa harĩa wĩra ũcio ũrĩ, mone kana nĩ wĩra ũcio nĩ ũbatiĩ gũkorwo hau, na ũgakora mũndũ maya nĩ marahinyĩrĩria andũ arĩa mendagia ndawa mũno.

Safaricom nĩ ĩkoragwo na services njega, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda kũmĩhũthĩra, ndũbatiĩ gũkorwo atĩ no ũthiĩ wabici-inĩ ciao, okorwo wĩ na thimũ, kwĩna namba ĩheanagwo, kũringana na kĩrĩa ũrenda gũkorwo ũgĩteithĩka nakĩo.

Mũgũri abatiĩ kũhũrĩra arĩa marendia thimũ, na akorwo na ena statement ya ta ũrĩa arĩhire kĩndũ kĩu, ta rĩu Mpesa statement, akorwo na statement ĩyo, kana akorwo na mbica ya kwonania nĩegũikĩtie order ĩyo nĩ guo ahite gũkorwo agĩteithio.

Nĩ mahotithagia arĩa maramĩhũthĩra kũgĩa na ũrĩa mangĩhota gũkorwo makĩingĩra intaneti, kana kũruta mawĩra mao. Ta rĩu arĩa andu mahũthagĩra ta thimũ, kana arĩa mahũthagĩra indo ta kompyuta, nĩ makoragwo makĩhotithia andũ gũkorwo makĩgĩa na motungata ma intaneti.

Kwanja nĩkũmenya wĩra ũria mũndũ angĩenda kũrũta amenye wĩra ũcio ũrĩa angĩhota kũrũta wĩra ũcio tondũ tĩ mawĩra mothe mangĩthie wega kũringana na ũrĩa mũndũ angĩenda nĩ ũndũ wa maũritũ marĩa me bũrũri kwa ũgũo nĩ wega mbeũ njĩthĩ ĩrore wĩra ũria marenda kũrũta na mahote gũkorwo na ũgĩ makorwo na ũgĩ wa kũhũthĩra mbia na wakũhũthíĩra intaneti nĩgũo mahote gũkorwo na biashara njega.

Ũbatiĩ ũcoke kurĩ supermarket ĩyo, arabu ũthiĩ kurĩ customer care services, hau wathiĩ ũheane kĩndũ kĩu, na ũheane rithiti ya kũmonia atĩ wagũra kĩndũ kĩu kũu nĩguo mahote gũgũcenjeria kana moone ũrĩa mangĩgũteithia.

Ũthiaga akorwo, akorwo ndũrĩ na App ya KPLC, no ũthiĩ kwĩ playstore, ũkorwo ũkĩ download, wamĩ download ũthiaga KPLC wamĩhingũra, nĩũkoraga maũndũ mothe makoniĩ na thitima, akorwo nĩ kũrĩha, akorwo kwĩna gathĩna, ũngĩhota kũriboti kũu. Koguo wega, wega wa intaneti nĩũthiĩ kwĩ, kwĩ KPLC, ũthiĩ kũrĩ App ya KPLC, wamĩhihinya ũthiĩ kwĩmarĩhi, wathiĩ hau, nĩgũkũhe mĩtaratara ĩrĩa ũbatiĩ, ũbatiĩ kũrora nĩguo ũhote kũrĩha.

Ũbatiĩ kũhingũra thimũ yaku kana kompyuta, ũthiĩ handũ hetagwo ECitizen, hau hakoragwo na maũndũ ma thirikari mothe, marĩa mahotithagia mwananchi gũkorwo akĩhũthĩra, wahingũra ECitizen, ũgathiĩ handũ hetagwo ha NTSA, na ũgakorwo ukĩerũhia marũa maku ma ũtwarithia wa ngari.

No nginya ũkorwo ũkinyĩte mĩaka ikũmi na ĩnana, na ũkorwo wĩ na gĩbandĩ gĩaku gĩa Kenya, na gĩkorwo nĩ original, na ti photocopy kana ĩkorwo nĩ ya mũndũ ũngĩ.

Appu cia thimũ ikoragwo irĩ njega nĩ tondũ nĩcihotithagia mũndũ kũmĩhũthĩra wega. Akorwo nĩ ũrenda gũkanja, akorwo nĩ ũrenda aah gũcenjia kĩndũ ĩgakorwo aah ĩĩ njĩra hũthũ mũno tondũ nĩũratũmĩra appu ĩyo.

Gũbatiĩ gũthondekwo ngurubu ĩrĩa nini nini, ĩrĩa ĩkoragwo ciĩ mashinani, na na gũkorwo na andũ, arĩa mathomithĩtio na maũndũ maya ma ũgima wa mwĩrĩ, marĩa, arĩa mahotaga gũkorwo me mashinani, makamenya nĩ maũndũ marĩkũ andũ acio mara marahĩtũkĩra, nĩguo mathiĩ mashinani makahota kũmathomithia wega, na magakorwo mehakuhĩ mũno nao, na andũ acio.

Ũkoraga thukuru nyingĩ itirĩ na mabuku ma kũigana, kana ũgakora thukuru nyingĩ itirĩ na metha na gĩtĩ cia ciana gũikara thĩ magĩthoma. Rĩu ũgakora nĩ moritũ ta macio ma mathukuru makoragwo makĩgerera.

Kwĩ na mathomo maya ma CBC, marĩa makoretwo magĩteithia ciana mũno, aah mathomo-inĩ mao, na ĩgateithia ciana mũno kũhĩtũka, tondũ nĩ cirarora mwana, na ũhoti wake, harĩa angĩhota gũkinya na harĩa atangĩhota gũkinya. Koguo ũkona CBC nĩ ĩrahotithia ciana gũkorwo makĩmenya, makĩmenya harĩa, makĩmenya wega ũrĩa kũrĩa makoragwo mena ũhoti, na kũrĩa matikoragwo na ũhoti.

Ũrakora andũ aingĩ matiraheo ũmenyo, kana matirahota gũthomithio maũndũ maya ma tekinorojĩ mamenye, na ũrĩa mangĩhũthĩra tekinorojĩ ĩno.

Thirikari ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩkĩra mbia ya mĩbango ĩno ya kũheyana mbia, ĩgakorwo kwĩ na gĩcunjĩ kĩheyanĩtwo, na no nginya gĩkorwo ho, nĩgetha kĩhotithie mĩbango ĩno ya kũheyana, kũheyana irio, na ĩhotithie gũkorwo andũ arĩa matarĩ na irio nĩmarahota gũkinyĩrĩrio irio hĩndĩ ĩrĩa ĩbatiĩ.

Ũngĩhotithia mũthanga gũkorwo na ũnoru, na kũhotithia mĩbebe iyo gũkũra wega na gũkorwo ĩna maciaro mega.

Mawatho maya ma ũrĩmi mabatiĩ makorwo magĩĩta arĩmi, na makorwo makĩmathomithia mohoro maya ma rĩera, kuona nĩ maratinda magĩcenjia mũno, makorwo makĩmenya ũrĩa megũibanga hĩndĩ ĩrĩa mabatiĩ kũhanda, hĩndĩ ĩrĩa mabatiĩ kũgetha, na hĩndĩ ĩrĩa mabatiĩ kũrĩmĩra, nĩ guoa makahotithia arĩmi gũkorwo na magetha.

Ũrona kwĩna ikundi cithondeketwo, igakorwo nĩ iraheo mbia, cikahota gũtetera andũ, na cikahota gũtetera ihoto cia andu, na ikahota kũrũa na maũndũ marĩa moru, marĩa mangĩkora mũndũ wa kawaida.